Eisidai teneiritai ilmanyara amu ore pee ing'or ena tim ana ing'wesi natii ilkiek omanya o motonyi sii oloing'ang'e naa entoki sidai sii teneiritai olmanyara a keau biotisho neyau sii eseriani. Ore sii aitoki tolmanyara teneking'or airita olmanyara lang' naa keeta mbaa sidain naawuoni ana keyau ilashumba loing'uaa ngwapi e boo newuonu adol inaduo ng'wesi, neaku aisidai naai teneiritai olmanyara ata a ng'wesi ata a sii ilkiek neuni ilkiek amu embae sidai oleng' ore sii aitoki esidano nayau teneripi a ndimi naa keyau enchan neyau sii a loshon tenebo a kewuonu iltung'ana oing'uaa nkador newuonu aadol inaduo ng'wesi namanya enaduo tim, newuoni sii aing'oru loshi kiek lobakieki iltung'ana ana kulo oshi lolmaasai amu ore peeitunzai ilkiek naa keetai ilkiek sidai na kelelek naaji a loshi loobakieki iltung'ana ana ele oji oleparmunyo olikae oji olobaai naa pookata ake etumi lelo naa teneiritai olmanyara. Neetai sii dupoto nayau ena siai oong'wesi amu keyau....

Tenebaiki ninye nira entomononi arashu eselenkei nitiia esiai pooki ake iyie nitii naa kelelek naaji itum enyamali ashu engolikinoto tenkaraki mekishilari tenaduo siai tenkaraki ira entomononi arashu nira entito. Ore ninye aitoki ake tiai rishata naa kelo neji mekinchori esiai tenkaraki ebau erishata naji ilo ena toki naji iata olmarei lino, nincheluwa te esiai , neaku ore pee ibau enaduo siai nikilikini aitoki aitanang'are irorei lemenare neyioulou ajo ira entomononi. Ore sii ira olopeny esiai, naa kelelek naaji miata olning'o sidai o laasak linono lesiai, naa ore laduo aasak lesiai kelelek kipuo ainyalaki enkarna, ashu kepuo dii ninye audoo imbaa enkampuni ino teidie wueji, nepuo ainyalaki enaduo ampuni ino ashu enaduo siai nitii, nepuo ainyalaki enkarna. Keleleku naaji iata iltung'ana leking'ira aisho iropiani naisho ena siai ino meshomo dukuya, naa kebau naa Ina rishata ombaka nedung'o Ina siai metaa mintoki atum inaduo ropiani naisho enaduo siai ino meterewa dukuya, neinyal Ina osotua linyi ashu osotua linyi o laasak le siai, naa embae naji niindim ainoto neitadoiyo esiai ino katukul, nemeitoki aisho enaduo siai ino elo dukuya, neaku enyamali naaji niindim ainoto teneaku meatai iropiani ya kutosha enapuo areu enaduo siai dukuya.

Ee, eikidimayu pee etumi Impala e keeya tenebo we eneinoto too inkopisini enkare Narok. Naa ore inkoitoi naatumieki anaa empalai e keeya, naa piilo enkopis olaiguanani pee kingeroki empalai naitodolu ajo ore ele tung'ani ling'ira aing'uraki ena Palai e keeya naa kesipa ajo oleina murua opa naa kesipa ajo etalaki , pee idumu Ina kardasi niya inkopisini nekipuoi aisho Ina Palai e keeya. Ore enda Palai e einoto naa keatai empalai nokinchori enkolong' najing' entomononi ino aji te sipitali naa Ina palai ekiwuo aisho, ninye idumu Aya nena kopisini e County nekipuoi aisho Ina palai. Kake ore enyamali sapuk oleng' natii atua Kuna kopisini naa eropare naata lelo looposani loo aasisho toonena opisini , amu ore pee ilo iyie tenakata aing'oru empalai e einoto weenda e keeya naa naa enda e keeya isioki atum te siokinoto alang' enda e einoto amu eisho ore iloopisaini oasisho neitaa ninche Ina biashara enye Kuna pala e einoto, tenkaraki ena siai naji enoropare, neisho iltung'ana meshomo dukuya, neaku keishelewa nena pala einoto alang' kunda e keeya.

Adolita enkaji olkioma oji Jubilee anaa naigero ake teina aaji, eigero ajo Jubilee. Nadolita sii embendera naitodolu ajo oleilo kiomaa le Jubilee, nadolita sii orangi ogira aitodolu loitodoluaaki teilo kioma, nadolita sii ewaya o sitima nagira aisiong'a, nadolita sii impenderani oloshon opaasha, netii sii olchani onyori otubulua ake tembata inaaji, nelio sii irankin opaasha, anaa orangi otooshoki oji orangi ng'iro. Nadolita sii ingilasini , nadolita sii enkarna naji jubilee.

Aa indim aingura aa orkwak loladuoo shore ashu laladuootungani aa liyieu lintaa olchore amu kejo ninche irmaasae shore likishoriki enapiak. Aa keyieu nijur oladuoo tungani pemikiyaki ake orkwaak nai limiata iyie , nikilotu aitasur aa mbaa naamakwa naji aa ntoiwuo inonok ashu tedukuya olosho lingwaa peyie kiyaki orkwaak liyiolo ajo aa orkwaak longamunoyu. Aaa ore si oladuoo shore lino nnee entoki etipat tenijur oladuoo shore ajo kakwa baa oshi eas aa nidol ajo minungunono enaa enajo ninche irmaasae aa njuro naboita. Naa ijur oladuoo tungani , niyiolou a , niyiolou naji embae nidol ajo ekidim atareto te maisha naa indim siiyie atareto ninye. Aa ore sii ae toki etipat niyieu niyiolou tolchore naa enare najiake niyiolou ajo kaa talipa eeta arashu entalipa naingwaa arashu ormarei oingwaa peyie itumoki atayiolo enchoto naingwaa ashu entalipa naingwaa amu kenare nilo atumore oltungani lolosho linyi pemikilo ayaki naji imbaa naamakwa tedukuya olosho ashuaa tedukuya ninye ntoiwuo inonok. Niaku kisidaitenijur oladuoo tungani noo oltungani lindimi..